Ore eneesitae tene naa enkiteng egirae abul ,enkiteng ebulutoi natamoyia enkoshoke .

ore eninko teninyia kulo matunda naa intayu tolchampa, tolchani lotoiwuo. intubul, nikiny, ninyia irng'anayio lotii atua. neeku nejia inkunaki enkinosata. pee ing'as aituku te nkare sidai paa itumoki taa atikinya aitau nkinyat ninyia.

Ore entoki naisaidia Kuna mashinini na kisaidia oltungani metaa mintoki oltungani aitumia nkaik inonok oleng . Keaku ninye nalepisho amu kitelelek esiaai metaa mintoki oltungani aitumia ngufu inonok niaku ninye intumia alepishore nitau kule nabaa anaa naata enkiteng nilo amir ashu iasie inkulie siatin eang.

Ore ena siai te murrua nikitii naa ekitobiri emwatata sapuk nalala naa ninye nepiki nkinejik ,nemeeni nkinejik torgoso ,nishori metadaari ,nigerokini olchekut ,neaku nejia eikunari Ina siai tenkop Ang.

ore nikunari enasiaai temuruang' naa kitobirakini enkineji emuatata nigerokini olchekut, pee edaari too wejitin neitosha, nemeeni too irgoso.

ore ena mashini naa sidai oleng' naisho ilaramatak metaramitoshore intokitin enye, nisaidia oltung'ani metalepishore aitayu kule nitayu esiaai.

Ene tipat ena siai amu ekitobiri amu kisho ilaramatak metimira dii ninye kule neok nisaidia toowuejitin kumok amu kishoru school fees neramatishoreki sii dii aikunaki nejia .

Ore ena siai enkiremore oonkwashen naa kisidai amu en'daa ena naa kisaidia iltunganak mintayu inkwashen tolchambai nemiri ,nenyae ,neraposhoi ,nileleaki iltunganak esiaai aikunaki nejia.

Ore ena siai e ukulima naa kisidai amu enkiremore oo mpuka ajo sinanu cabbage o sukuma wiki naa kisaidia oltungani metaasishore biashara enye kiti naa kisidai amu esiaai ena naa iun olchamba, orkiti shamba boy ,niun mpuka ajo sinanu naa enkare ake eyieu . Nimpalilia metaa nejia eikununo neaku taa nejia .

Ore ena siai ooturore olchambai naa entoki sidai oleng amu ore ena siai naa hii ni kupalilia keji ana akuroki olchamba aitayu entoki naji , aitayu entoki naji ,naji rikaru, Ajo naa sinanu petumoki emukunta atubulai Neku aitobiraki meeta kulie tokitin nashepita te mukunta .

eekadim naaji atolimu ajo ore ena siaai naa ekiremore olchamba nagira oltung'ani aitaarisha pee eremisho etu ebau enkata enchan etu esha enkai, neeku ore ena siaai naa enkiremore enkop aitumiya ilchumai pee iprepare groound pee etumoki oltung'ani atipika edaa enkop teneeku etabawua enkata enchan.